Glovo nĩ njĩra ĩmwe ĩria ya Kũonania ũrĩa tũkurĩte ta bũruri . Bũruri nĩ ũthiĩte na mbele mũno, na njĩra ĩmwe nĩ ũhoro wa glovo. Tondũ rĩrĩ, glovo ĩkurehagĩra kĩndu o harĩa ũrĩ. Glovo ĩkaga atĩ rĩrĩ, wĩra wayo rĩ, nĩ kũnyitithanĩa mũguri na mwedia. Nĩyo ĩkoragwo ta ndaraca ĩrĩa ĩĩ gatagati ka ũrĩa ũrenda kwedia kĩndũ na ũrĩa ũrenda kũgura. Glovo ĩrutaga wĩra na kambuni nyingĩ. Kũuma cĩa irio, nginya indo nyingĩ cĩa nduka. Rĩu ta riũ ũngĩnda kũgura irio, to mũhaka ũtinde ugithiĩ mukawa kana nduka. ũkuingĩra o mũtambo-inĩ wa intarneti ucarĩe glovo ũrĩ o gwaku nyũmba na wandĩke nĩ kĩĩ ũrenda. ũgacoka ũkamera wĩku, kana nĩ ha ũrenda kĩndu kĩu gĩtwarwo. Glovo ĩguthĩi , ĩkurehere kĩndu kĩu ũrenda na ĩkurehere o harĩa ũrĩ. Nĩ ĩteithĩtie muno rĩu tondu to mũhaka ũtinde ũkiuma nyũmba ũthiĩ kũbanga laini rĩria ũkwenda kũgũra kindu. Glovo ĩgũkurutĩra wĩra ũcio wothe na ĩkũrehere o gwaku mũrango-inĩ, kana okũrĩa ũkwendaga kĩndu kĩu gĩtwarwo. Glovo nĩ njĩra ĩmwi ya kũonania ũria maũndu marathiĩ na mbere, na ũrĩa maũndu na mbere makĩhũthaga.